Ee kaidim atolimu ore entoki nagira aasa tenewueji nadolta ajo enkiteng' eetai nairragieki tenkop nagirai aamishirr ore ena naa kitodolu naa naai ormishire olama loltung'ani metaa keyiolou naa naai oltung'ani enkiteng' enye arashu idimi naai aatimishirr enkiteng' inji tenaa kemuoi neeku ninye naai nanu aidim ataa kadolta tenewueji.

Ore ena siai tewueji aang' naa kegira aitobirari amu dolta ajo nkitunguuni kuna, ore esiai e kitunguu naa kegira aisho elelero naai kibara ontasati temurua ore sii enkae naa keleleku enkinyiang'unoto amu kulo shambaai ate nilo ainyiang'u toompisaai kuti alang'u naai tenaa tosoko intoki alo ainyiang'u.

Ore tenewueji naa olchamba adolta loo spinach, neeku spinach adoolta tenewueji naa spinach sidan amu itu enya orkurto nituu sii ilegea aaku etoito ibala ajo egira aatum enkare naai aa sawa neeku spinach adolta tenewueji naa kasawa kabisa.

Ore temurua ang' nemetii ena siai amu idolta ajo majani egira ele tung'ani aitau tolchamba neeku ore toonkuapi nikitii iyiook nemeunitoi majani, neeku madup naa ayiolo enikunari ena siai e majani amu mekiunito naa iyiook majani.

Ore taa entoki nalotu ndamunot tenadol enewueji adolita ntasati naisujita orkuoo naa ore naai entoki naisababisha pee isuji orkuoo nebaiki naa irpidila eeta, neeku ebaiki naa oldoom egirai aisujie nebaiki naa eilata oltaa, neeku ninye naa nanu entoki nadolita tena pisha arashu oldumu enesho najo irmaasai oldumu.

Ore tenewueji nadolita olchamba oilimaki ee mayiolo taa enaa toltarkita ajo toltarakita ilimaki naa entipat enias ena siai amu etiu naa enaa igira aas irrereni ee enitumia naa endaa ebaiki naa enchan ingira aitegea ashu ingira aanyu, neeku naa ninye pee igira aitobirr naa olchamba.

Ore tenewueji nadolta olchamba lompoosho, mpoosho naatuunoki netubulutua taatii pii idipa aatoosh ntapuka neeku naa ore entoki nadamu tenwueji nadolta ajo etaa keeku olchamba olonyaai olee etaa ake olooku amu idipa aitapuka etaa naa pee eoku naa ake.

Ore KRA naa kisaidia entumoto naai e ushuru ee niidim naai neyiolouni sii naai sirkali biashara niasita, neekunninche naai nkoitoi naisaidia naa KRA.

Ore tolosho lekenya na ore oltungani nataa itumu peishori enkipande na oltungani oota larin saidi larin tomon oirmsiet nilep neakubninye oltungani oishaakinore peeta enkipande tolosho le Kenya kake teniata otii abori larin tomon oisiet nemimekinchori neaku ore pokin piata teniata larin tomon oisiet nilep.

Eatai enhoto enkardasi e application ee enkardasi taa nimpang'ie ning'urarue orbene lino nilo naai eweuji ning'urarieki irbenia ewueji taa e security, ore piilo ewueji e security nilo aa nilo apik naai olola lino liata olorika laa ninye naa itii, ore tinewueji niipang' nilo boo aanyu naa esaa nalotie enteke.

Ore nyamalitin naai naagira kaunti e Nyandarua aiimaa naa eetai enyamali orbaribarani ninyilakita naai ina iltung'anak lina kaunti biashara, biashara oontokitin naa naagirai aayau nitoki sii naai aaku eetai irbuketa lorbaribarani amu torrono naa nkoitoi netii inakop olameyu ninche ngolikinot naagira kaunti e Nyandarua aimaa.

Ore irmalimuni oimark entemata naa keng'asi naai aitangasa napasini naa, ore pee ebau enkata naimaaki intemat neeku ore oltung'ani oyieu nelo aimaak entemata nees application niigerr enkardasi naitodolu ajo eyieu naa nelo aas ina siai nepuo siinche sirkali aapuo aimaak lelo tung'anak neesi entoki naji shortlisting pee eyiolouni ajo ketaa loong'ae eetae ning'urari si ele tung'ani ajo keeta enkidimata naai naidim aimaakie ena temata neyiolo aing'ura naai ntemat eesitai ning'urari oltung'ani ajo kaa temata eyiolo oleng' ashu kaa temata naai ninye edup ataa keyiolo aimaaka enaa keetai ina specific entemata ninye naimaak naa ninye eyiolo. Neeku ninche naai nkoitoi naidimi aitaunyie oltung'ani oimaak entemata tolosho le Kenya.

Ore irkekuno le sukul naa kuanzia juma tatu oshiake isumai mpaka jumaa misumai noo juma mosi neeku ninche naai irkekuno oopuoi sukuulini kake mepuoi juma mosi o juma pili.

Ore endamunoto naata apa aiteru ara enkerai naa enkibelekenyata ormarei naai paanyok metaa ore ormarei ewueji netii tanakata ore naai te maisha nalotu naibelekeny metaa ninye nanu endamunoto naai naata enaapake temusano.

Tenilimu naai enkatini ino aiteru apa ira enkerai naidim naai aiteru enaa tesukul apa ninterunyie nursery ompaka naa nkilasini isiet nelimu taa ompaka ewueji apa nishomo secondary, aiteru taa endarasa edukuya oondipa nilimu taa ajo kamaa ketiai apa iyie interua aisuma tialo ari apa interua alo sukuul naa ketialo ari kitoiuoki neeku ninche naai nkuti niidim atolimunyie ina storia ina kuanzia apa ira kiti.

Keyaua esiai oolashumba imbaa kumok oleng' amu ore ninye kwanza nemeekure apa etii enkanyit enkop naa ena siai oolashumba taataake amu inepu tanakata ishopo apa nkera ormaasai ata ninye inooloreren tenkoitoi naifaa ore tanakata neetuo apa neduaya ele kishopo loolashumba neeku ekishopi ntokitin naai nemitishipisho ntokitin nemeeta enkanyit.

Ore temurua ang' naa ore ilchambai naa irmong'i oshi itobirieki sani sana, kuti iltung'anak oitumia iltarakitani neeku ore esiai enikunari ena siai naa irmong'i itumiai aaturie naa olchamba pee eekuni naa tayari eenyitai enchan pee etumi naai atuun naa endaa eetai osiligi naa obulunyie endaa.

Ore kulo naa irpaek naa ore enikoni pee etumi naa ena daa pee eeku itawuoki naa eng'asi ake naai aaun empeku ee etaa enotoki olchamba otuturoki neuni ena peku nitooki naai enkare naishiakinore enemeshaita ore naa pee eoku kulo paek nepuoi olchamba nepuoi aapuo aaru ore pee itauni nepuoi taa taata aaponu aakesu tormaluka neeku inye itabaikiaki naa kulo peak ometaa ena wuoi etii.

Enetipata enabaye amu eleleku naai ninye enkinyiang'unoto oontokiti amu eeku naa amu ekipangaro kuna tokiting' amu supermarket ele neeku elelek enkitaunoto neleleku naa naai pee itum entoki naa ninye iyieu amu ipangaki tenkoitoi naishiaa neeku enetipat enabaye oleng'.

Ore ndaiki natii oleng' nkabilaitin tolosho le Kenya naa ore sana sana eetai ormushele etii sii enkurma, enkurma enoshi ake nayieri enkurma orpaek ena naa ninye epuoi aidong' toomashinini nitumiai naa, ore sii sani sana nitumiai kule tooloshon pookin, neeku ninche ndaikin naa inekawaida naai orpaek, enkinosata orpaek.

Ore mbenkii sapukin tolosho le Kenya eetai Equity Bank neetai ee embenki naji Coperative ee neetai embenki naji KCB neetai siinye enaji National Bank, neeku ninche naa mbenkii sapukin tolosho le Kenya.

Eyioloi Nairobi toontokitin kumok amu ore entoki edukuya eyioloi Nairobi enaa tenkaraki aa ninye naa capital city tolosho le Kenya ore sii enkae neyioloi amu ninye oshi naitutum nkauntini pookin naa ninye sii etii naai iltung'anak duoo le sirkali, ninye eesishore naai orais orkiti lenye neeku ninche tanakata nche enkoitoi nayiolounyieki naa Nairobi.

Ore naai pee ilepunyieki enkiroroto ormalimuni onkera naa enetumo naai ntoiwuo o nena kera o lelo malimuni neji naai matudung' enkolong' naai entumo naitutumi naa nkera ormalimuni ntoiwuo neng'amari naa pookin metaa naai epuoi naa tenkeju nabo.

Ee egira aas esiai nayau iltung'anak tenebo amu ore te kanisa nemegeli iltung'anak aning' oshi ake eji ore kanisa nemeeta kanisa olopeny, ore kanisa naa ene Enkai napuo kila mtu apuo aaomonie Enkai negira ilarikok le kanisa aas esiai sidai amu megira aibagua iltung'anak kegira ake aapuo aishooyo ororei le Enkai nepuo ainasaki iltung'anak aajoki pee enyorra neeku egira aayau iltung'anak naai tenebo.

Ebaiki ake iltung'anak aashom ewueji oonguesin ee arashu National park pee epuo apuo aadol nguesi tofautini amu inepu ajo etii oltung'ani laa itu akata edol orkancahaoi too nkonyek enyenak te mpisha oshiake edalta ashu te mbuku neeku tenelo naai oltung'ani ewueji nijio Maasai Mara nilo aduaki keon ntokitin nijio nena, nilo adol nguesi oo muain pookin neeku ninche oshi sababu napuoyieki kunewueitin oo nguesin piilo adol entoki nitu aikata idol toonkonyek inonok.

Ore nkiteshoni sapukin tolosho le Kenya neetai ee Radio Citizen aa ninye naa tanakata esapuk ee neetai sininye KBC naitangasa ake sininye neeku ninche naai ee ninche naai nkiteshonini sapukin tolosho le Kenya.

Ore mpatii sapukin tolosho le Kenya neetai aa UDA aa ninye naa narikito inkishu e Kenya arashu olorere naa le Kenya nigili aata opposition apa naji ee ODM neeku ninche naa mpatii sapukin tolosho naa le Kenya.

Ee ore toonkwapi pookin tanakata ore naai engolikinoto nadolta nanu ajo egira enkop msima aimaa naa imoyiaritin amu keetai nkabilatin kumok oomoyiaritin naa ninche nayaita iltung'anak kumok, neeku adolta nanu ajo ore tanakata tenkop msima naa ore entoki nagira ayau shida oleng' ashu naitanyamalita olorere naa emoyian ninye naai sana sana nagira tanakata aitanyamalisho.